Karik ak ngomnotet che kimokyin gee en boisioni ko mokomboik okogo fork jembe anan ko mokombet agetugul nekimuche kegereren lainishek si kemichi minutik alak ii ko kemokyingee minutik en imbarani ngo mosongik ngo bandek ngo beek anan ko marangwek ak koraa kemii biik cheyoe boisioni nitet en imbarani niton

En yuu ko tuget ne oo ne kyoldoen omitwokik, omitwokik Chon ii ko kororon en borwekyok ako onyinyen missing, en yon ii ogere makatinik che kokinde kartasisek toreti kesich kimnotet ako koraa ogere apples, apples ko gerge ak indizinik amun kyam kotoreti muguleldo. Nyumnyum keter mionwokikab muguleldo anan ko rwaetab korotik ii ako koraa nyumnyum keter miondap sukaruk yon kakiam logoechu. Koraa ko toreti koter mionwokik alak tugul kou koraa onyin logoechu

Koroi ko amitwokikab ing'okaik, ing'okaik alak tukul ng'o cheloku mainik anan ko ing'okaik chekonech bendo, en ing'okaik chebo mainik ko ngwam cheng'echu anan amitwokichu koloku mainik che quality anan mainik chekororon ak ko kora en ing'okaik chekonu bendo ko ngwam amitwokichu koetu ing'okiet ak kwanyinyit bendo kot mising, kora amitwokichu ko toreti kotere mionwokik en ing'okaik, amitwokichu kora kotoreti borwekab ing'okaik.

Imbar yuu oo en imbar yuu okere marakonik chekokosich taptok ak ko en taban yuun okere imbar nebo bandek, ko marakwechu asikoit kotenit nii ko kokeyochi kasit neoo, elekiyoito boishetab marakwek ko korong kindo mbar kimine, yekokorut kesember yon kakoyam kesember, yekisember kebit , kibite chebo koristo anan ko chebo kutik, yekibit koechekitun ak kosich taptok, ko yon momii beek kireto beek kobaa imbar yutet, yon kokoechekitun kebut ak kebir ak kemaa ak kinde kinuok.

Kiit nenyone metinyun inoker nii okere chito nekanam kiklasit nebo beek oleen moche koyee bechuton anan komara chon koo wine anan soda, okere kora anget nekokiito.

Boisioni ko kararan kot missing en yon ii komii bandek che kakibel kwonyinyegitun kakibelen ngetetiot. Kararan ngetetiondon non ngamun belee bandek ko korononekitun, boisioni ko nyumnyum kiyoo tuguk en soburiet ak ketesetai kebele bandek en yon. Ogere koik che kokitii ak kilal maah ne lole oo mara mii omitwokik soburionon mii yon

Kiit anan koroito akee neimuche keboishen nekotoninko mbolea chebo tiong'ik, tiong'ik ng'o tukaa anan ko soroekab nekoo, kotoldoleiwe chuu kobokomonut ichechu ko kotoldoleiwek chekiole chekikechob en kombunishek cheechen chenoyotin ak kinde kinuok, kocheto kiboishen ko kotoldoleiwek cheyobu tiong'ik kiyumi ak ibakeleta en imbar.

En yoon okere imbar nemiten ing'wek ak ko en barak ko kokiur ak netit netui ak ko bokomonut boishoni en kokwet amun netinon kotere toritik amaam tukuk anan amaam ing'wek en imbar, kora kotere asista neo amoityi ing'wek, inyumnyume asista koityi ing'wek asista neyamat.

Olonetitoi chito olekiyoito boishoni ko netai onete olenji kawek ichechu, ko boishoni keyoe kouni, nataa kekonye kotaa ko birirekitun kawek kebut chebiriren ing'unon akityo kong'et chenyolilen, yeng'et chenyolilen kekongyi kasar nematian ko birirekitun akichek kebut ing'unon kawek chutet chuu ko kobirirekitun.

Kiit netesetaa en yuu ko indonyo, ko en indonyo komiten oliik ak cheoldoishe, ko en yon okere chepiosok chekotebotio icheket ak ko oldo tukuk cheter ak cheter, miten ing'wek, mii nyanyik, mii kitung'uik, mii biasinik, mii ovacado, oldo tukuk chechang icheket, omiten biik kora chenyokwole ko ng'unon ko chepiosok ko cheoldo, oo ireyu ko taon ak ko en taon komii tukuk chechang chebo mung'aret, okere kora gasishek omiten biik chechang chemiten shuguli chechwak bendii alak kotokosto kobwone alak koreku.

En yuu okere teta nekotonon tenyi Kobo cheko kikee cheko che Chang en tenyi ako tenyi kekuren freshern. okere chito nerotyin chainishek teta sikotoret ikichuti tenyitet.

En yuu ko mbar oo en imbar yuu komiten minutietab mogo nekokoyam kebut akeib, ko mogo achome en iman, ko mogo keng'oe yon kakiyamsi asikechoben kongorik, mogo kora kimuche kiyoo ak kiam, kwanyiny mogo ak ko achome mogo mising.

Bokomonut keyai boishoni amun toreti minutiet kosich nutrients cheyomotin ak chenyolunotin en minutiet ko ichechu ko katoldoleiwek chekiroin kawek, kawat yon tokomingin sikotoret kawat koet ak kosich kimnotet ak tuun besho kekese lokoek chechang mising.